adol ajo ore safaricom naa engampuni sapuk naibung'ita neeku ore safaricom naa enkampuni sapuk oleng naidim nitasheki kewan mitegemeya ninye inkulie enkampuni, naiterua apa ninye enkata musana nepuonu kuna kulie ajing atua aretu.

Adolita iltung'anak kumok oopuoito inchot napaasha, etii lonapita ilbenia etii lemeeta netii loitashe, netii loasita siaitin enye naijo areu wilbaroni, adolita inkajijik sapuki naitodolu ajo ketii imbiasharani inewueji nagira aasa tinewueji. Neaku keitodolu ena ajo jo masokoni sapuk, adolitaa inkajijik sapuki nadolita sininye impostani naigero toombawoi ine eeh naitodolu ajo kanyoo ene, kaji elo ene, ashu kalo baribara ele nelioo sininche ngarrin elioo ijo kesarita iltung'anak ingarrin, etii engarri ake naitashe eeh neaku eitodolu enewueji ajo ijo sokoni ena. Neaku keitodolu sinche kuna ajijik ajo etiake eeh intokitin sapuk eh kumok o sapuki kumok nagira aendelea tenewueji, eidimayu dii ninye netii enkisuma natii enewueji. Neaku keitodolu enewueji esiai sapuk nagira alo dukuya tenewueji.

kitodolu ena toki ajo egira itung'anak aitobirisho teneweji eeworitoi iwejitin edung'itoi inkaitubulu pooki, amu adoolta inaa tudung'oki neeni naijio ninye ketiu enaaa niche oshi egirai aworie kunenen aawuoroo ilo shafu pooki, netii siininye enkasuku nadumunyieki takataka, neetii ibawuoi naijo ketiu enaa inatudumuaki tiai weji elio ajo kegirai aiturur intokitin torok, pee etumokini awuita eweji sidai, eweji naijio miidim ayau enkiding'a, eweji naijio miidim neumisa iltung'anak egira asisho, neeku kelio ene ajo kegira iltung'anak adung'isho eneweji, adung' inkaitubulu sapuki ninguaa inkutiti neworori olchafu neeku kegira usafi aendlea tene.

Mikiiata tenkopa anng Kuna daikin amu mikiata ene dukuya enkulupuoni sapuk, naidim aibung'a nkaitubulu, aishoo metubulu. mpaka nepuonu iltunganak aaku ninche inositae. nimikintoki sii aata enkare sapuk. meteleku enkata nashita nikitum inkuti Ariak, neme ninye Kuna daikini ninye eibunng olenge. keibung naaji kulie daikini kutitik. inosho kitu aitubulu kutitik. naijo naaji olapa nieterunu aanya. nitoki sii enkop anga aaku keeta enkolong' sapuk naidim ainosa nkaitubulu. etom naa egira abulu. nenya enkolong' naaji aitobir inkariak. naa Nena Ariak naa dii naaretu nkaitubulu metubulu. mpaka enkata natumooki iltunganak ainosa.

kang'as aing'oru entoki edukuya iropiyiani nanyang'unyie engare, ninyang'unyie ipaaipi, kore naaji enoshikata imina enkare pii nepiki ina are impaipi aosh too iltangi mesho enetii idaikin, ore entoki euni naa intoki aing'oru olchani toosho, amu eetae naadii inkaitubulu enkop naa ketii inanya kuna tokitin enoshikata etubulutua, nintoki aing'oru enkulupuoni sidai, niuni amu ore pee iun tenkulukuoni sidai naa kebulu aitobiraki , nebulu eeta afia nemir dii kewon pee enyoru iltung'anak, ning'uraki aitoki igarin sidain ashu inauno entoki nayayie kwansia olchamba neya naaji ompaka olsokoni pee elo amir aitobiraki.

elio ajo entoki esirikali ena amu elio isunda amu ewosho ebendera ekenya , naa kitodolu ina olmonokie ajo esiai esirikali nagira endelea teneweji, etii itung'anak oigero oosisho tene weji , ees registration teneweji oontokitin esirikali ishooyo iltung'anak teneweji.

kesidai oleng' ena baye amu ore entoki edukuya naa kepik emurua mupango, meetaa keetae naaji mupango esitae isiaitin, nitobiraa iltung'anak eniko teyasisho temurua, naa keretu dii enatoki iltung'anak metaa ore naaji lekua otii iwejitin sapuki nenyok siiniche aibung' emurua enye, neyau naaji poki ng'ae meetaa keetae eniko iltung'anak teneiro, eyioloi ajo ng'ae oosita esiai enye, naa ng'ae oibung'aa engae pee itabari siaitin ainei pooki meeta telo ninye nelotu olong'oling'oli olotu neetae itung'anak oishaa nepuonu atua pee eretu iltung'anak.

Kaakissha aji aata motiok ainei aisapii aitobiraki. aisafi pii. etii nkijiikoni aisafii pooki toki naitumiae. naata enkima, naata enkare naitukuyie. naata eilata aitobiraki. naata nkijiikoni naitumiae. naata,e motiok sidain naata, nkalema. paa ketumoki atdudungu dungo. naata ntokitin napisingie teneeku atipika enkima. naata. nayiolo ateyiera. nayiolo aishoo muda nabaa. pee eku aitobiraki. aata shumpi pee, etumoki aakutp esaa sidai. wwnkata sidai.

Kengas aingoru ajo keatae ewueji nebukokini kuna ntokitin pooki, neitoki aingoru iltunganak, eigeri iltunganak kumok naaji oobaya intomoni ouni te ntaun, te enkiti ntaon kitii ,neigeri mpaka mbili te ntaon sapuk, nesotuni pooki toki, neakikishae naaji ajo ekegirai ayau kulo tunganak enkataa naishaa, peetumoki sii eniche ataas ena siai. Ore ewueji nebukokini kuna intakitakani ,neitaini naa ,neitanini teneishunye ewueji, peetumoki aawueita ,neing'oruni emashini neinyanguni nepiki ewueji neyioloi, eidimi nai aaweta kuna tokitin nepoi aabukoki, peendelea aitai nai ntokitin naijo, kore naaji intokitin naijo inkarara ,impuyai inkardasini, neitumiyai neitobirieki enoshi imbenia naanapishoreki amu keisaidia ina iltunganak ,metaa ore oltungani teneeta enkiti neeta, nayiolo sii ninye neya eyiolo ajo kedupore taisere metaa meitoki ake aata aing'oru.

ketolu eneweji ajo etae imali engamiani nagirai ilepeny aibok, airita elioo inosita olchani edaa enye neeku egira iltung'anak airita, naijo dii kelio ajo enkang ena sidai naikara, amu elio esekengei itamanaki engang' nelio sii niche ingamiyani ajo metorok ataduoo naa meleng' enkop oleng' kake ibokito ilopeny neeku shoo etii ilopeny teneweji nelio sii idieweji ajo ijio inkajijik natii mayiolo tenaa kosokoni kake elio.

kishoyo inkiasin pee eretu iltung'anak too siaitin naatae nitoki sii aibung iltung'anak pee etum iltung'anak kumok oosishore, nena ampunini enye pee etumoki atubulu niche, amu ore ina naya iltung'anak iropiyiani naa kidung'oki iltung'anak iropiyiani naaponaa teneeku etushukutuo nena ropiyiani neretu ina nena ampunini naijo empesa, naijio Safaricom pee ebulu oleng' eesita isiaitin kumok neeeku kitoki enatoki aibung ninye metubulu aaku sapuk, alang inkulie ampunini kumok naijo noo artel pee eku enkampuni sapuk alang inkulie.

Keyieu ena bae. nebarikini aitobiraki. eyieu niyata enkare, pee isaidia metubulu aitobiraki.o tenkata sidai. eyieu niyata enkulupuoni sidai. peetumoki aatubulu enkata sidai. eyieu sii ninye niata nemetii ewueji nemetii osiwuo. amu keretu ena ninche. amu ore oshi osiwuo naa keya oshi osiwuo enkare, sapuk nitoki osiwuo aaku kegil ilkeek. naijo Nena aitubulu amitiki ebulu. aitobiraki. nitoki aaku meyieu ewueji netii enkolong' sapuk. amu keok oshi sii ninye enkolong' enkare sapuk. nemitiki naaji nkaitubulu. etum enkare naitosha. peetumoki, aanoto afia naitayunye daikin sidain. naatumie lopeny edaa. naba anaa enagira apa aanyu. peetumoki aatimir. petum iropiyiani tenkata naba

Eyieu kulo tokiting enkata e dukuya nerripi peemenya ng'wesi, imali ooltung'anak, ilapurrok, eyieu nerripi aitobiraki. Eyieu enkare sapuk, amu keyieu kulo tokiting enkare. Ore dii peedaa aiko nji neeta enoshi are pookini naba nija naa keyieu enkare sapuk. Neeku keyieu neeta enkare sapuk oleng

ormonikie ele oitodolu ajo keeta entoki nagira aentelea , neliki iltung'anak ajoki ketii ebaye naibayioki, ashu neme okure eyieuni, ashu enayieuni, neeku kisaidia enatoki amu eliki iltung'anak kumok, enkata nabo enaa tenepuku iltung'anak teweji nebo nejo nena , naa kening' esajata sapuk ooltung'anak nonyoraa aibung' pee elikioo aaliki kulikae lemetii ine weji.